ore eriaa naa kitanyamalisho tolchamba ore sii too ngwesin naa kenya iyekenyik aa ndaikin teun neetae sii nkitejon ,neetae nkarbobon naa kenya irnganayio teniun neaku nena ngwesin oshi onena kaitubulu naisumbuarisho teniun tolchamba.

Kelo nelotu enchan sapuk a naa kingen, kelo nai nesha oleng na tenituunishe na keinyel ina nkaitubulu amu teneisho oleng amu kelo nai nelotu enchan ore peituuno olchamba lino tewueji naishongishong oleng naijo keishongishong neya nona tenelo nesapuku enkare neya nona nkaitubulu inonok nepuo naa lairemok hasara ore si enkai tenelotu enchan aah aa kear nona aitubulu naa keidim neit eya kiidim sii ataa meisho aitobiraki.

ketii ngolikinot kumok orpukel lang aa ore to nkolikinot kumok naa ee elaunoto enkibelekenyata oloingange aa tenelo nelayuni enchan naa enyamali ina sapuk tenkaraki ore naa iltunganak oiremisho naa tene tenimiremishoi nelo enchan netoyu naa nakitubulu neku isho hasara. ore sii enkae naa elaunoto enchan sii bado tenkaraki enkare we enaok ntokitin . teneaku na nai meetae tenelotu olameyu niaku naa meeta entoki naok inkishu ontare a nelotu naa asara sapuk tenkaraki naa ore nkishu naa keaku naa meeta entoki nanya ,neeye niaku ilo asara sapuk.

Atuunishe apa, etii apa olari otasha encham sapuk naunisho apa inakata apa paiteru eunore naunisho ore paunisho nebulu nkaitubulu ainei namir nayaki faida sapuk oleng ,ore qke paidim atimira nainyangunyie ntare, nainyangu ntare akeyie kumok karibu ntare arsam neishoo lolo kuon lainie aa ore peisho aa naitoki aa ore peebulu naitoki ainyangunyie nye nkishu ore peisho nona kishu ainei aiu irkuti asho namir aitoki ore paidip aa ore olari otulusoyie natobolo olduka lonkilani sapuk oleng tenkop aang.

ore enaa enatoningo nanu naa kajo oshi koltungani kulo tunganak loo oji irjaluo niaku kaning oshi erany isinkoliotin loljaluo niaku ore duoo atoningo naa kinguaa enkop naji nyarkisumu aa idialo idia kop oosinkir e Western ashu inguaa Migori nabo ake tenena

nkilikwana ajo keji egira aikunari ,nosie lomon pookin, nosie ilomon loonkishu, tiaki kesupati nkishu? ,kesupati nkera? aa niyiolou nai ine nkishaa enye nijoki kainyioo oshi taata iyasita olonyor enkai te maisha, kainyio oshi taata ,kalo kasin iyasita peyie ingira akeyie alolo tenakop . kainyioo oshi taata duoo biashara niasita. ninkilikwan ntokitin naijo nena . kaji oshi taata itumie endaa, kaji oshi taata etii nkera inonok ,imetii likae ,ketii olameyu enkop inyi? tenaa kolari? ilomon laijo lelo inosie.

Kajoki ,orkitok lai nangasa airoroki ilokitok lai najoki orkitok lai supa? kejaa enkakenya arashu kejaa enteipa arashu kejaa endama? najoki ore naji enasimu naa atejo najii aa atejo naji aoshoki ee airoroki aa kayiu duo ake naoshoki sinyeyie najo nai openy najo bahati mbaya olchore lai naoshoki neaku naa sore oleng kake ee kesidai sii aa iyie ainoto pekinya lomon amu mekibayioro .

kajoki ake ore duoo entoki naishiliwie kisidai sinye tenil ore entoki edukuya naa kasidai tenalimu esipata amu ore esipata naa ninye oshi ,ore esipata naa ninye ake nikilaku. niaku tenaishiliwa naji aiboo entoki naijo jam ee enkidinga oongarin torbaribara aa najoki orkitok lai aa sore taa oleng amu ore entoki naiboo ore etijinga duo jam ngarin ,etijinga duo jam enkoitoi ,ketii naji enkiti accident natupukuo torbaribara, kajo ninye naibunga ngarin niaku sore amu jam naishiliwie . amu atejo asieku tiang kake nesapuku jam

tenajo aingor ena mitayu ena anaa enkop e Kenya ena ,kitayu enaa irkulie oshon loo nkwapi eboo kuna . niaku ore ena naa kajo tenaijo aingor enakiti aji kitodolu anaa enkaji napuonu ake duo iltunganak . mme enkaji namanya oltungani ,kajo ake enkaji napuonu iltunganak aitembelea tenepuonu aingor kulo donyio nirag enaa aji. enkampi ena kajo enkampi oolashumba .

Ore pajo aingur kunaa naa keshula ntasati onkituak, netii ainche embata onkera ,nadolta orbeni naji otii osanduku ,nadolta enkitok natonta enkeisho arashu ikenita ropiyiani aa natii aang na tanajaingor kulo tunganak naa tenamajo ake kaji ropiyiani ikenita eorita olturur arashu etii oltungani oeuo e le Safaricom arashu lelikae ambuni negira aisum kulo tunganak eniko tenee teneas esiias ebaki naa lainini egira ai register araahu eeta entoki akeyie nagira aisum aitodol.

ore ena naa kadolita orpredident le Kenya otupukuo apa tolarin otulusoyie aa Uhuru Kenyatta naa egira aitasho torbaribara. neboitare kulo tunganak oitobir irbarabarani oji KenHa aa teneku tenaijo aingor naa ore ele naa orbaribara oitobiritae ,ketii laam ngejuk napikitae ene wueji naa ore entoki etipat tenepiki enkop naa kesidanu elototo neaku kepuo ngarin araka nesioyo iltunganak iwuejitin naapuo neku si keita keishu ngolikinot tenkop orbaribara sidai.

Ore kuna naa aah tanajaingur naa ltunganak le serkali ogira ee leiebc logira adungoki ltunganak inkurai, metaa kila oltungani neeta enkipande enye. Ore eisidano enkipande teniata oltungani naa aa ekisaidia sii tontokitin inonok mindim inye ashomo sukul arashu esiaai itutum enkipande ino, nemitomoki si ategelu olarikoni onaa anaa oliyiou tenebau enkata engelare ,neaku ore esidano enkipande eneeta oltungani na ekintaas ntokitin kumok .ore pebaya enkerai ilarin tomon oisiet lazima leeta enkipande pookin enkipande.

Tenaing'ua nanu enkop orpukel, naikilikwan kejaa olchore lai enkop? Kebaa enchan tenkop inyi? Ituunishote taata? Amaa irara supati? Nang'asa ainosie lomon le biotisho. Najoki irara supati? Koree nkera inonok? Koree nkishu? Kesupati nkera? Ituunishe? Kebaa taata emukunda nituuno? Kanyioo taata ituuno? Ituuno taata irpaek enaa mpoosho? Enaa ituuno pookin? Kebaa taata iyekai aja taata ituuno? Idipa si di aikesisho? Asi naikilikwan nai tenaa kaidim aishoo irkuti paek, orkuniyia obo lalo aisho nkera, ashu sinanu lalo amir painyang'unye padung'ie nchugulini, ntona, naikunaa nejia.

Kangasa airoroki tanaa nkera anoto arashu ltunganak sapukin nangasa airoroki najoki, irara nkunengai? kaji ake etii sukul tenakop? najoki amaa amaa aingua nanu ,kelakwa enkop naingua. nalej ajoki kaingua kaingua enkop nalakwa naimiiina nakeeta sukul nai nagira aingoru aaa najii naji matejo nai lekule ,ketii sukul naji eworoekule?na naikilikuan naji matuutaki enkoitoi naimi tenepoi inasukul.

Ore enatoki na keji tenkop ang esidai, ore sidai naa mayiolo oshi ana kenya oshi nkujit? nenya ldoto aa ore esidai naa ketii akeyie ketii nkwapi kumok akeyie ata neme menoshi kuapo duo melasima paa nomareti arashu ola olale loongwesi ketii ake ,ketii ake sidan ngwapi kumok. nemenyae nkiri enyenak na keiu ake emotonyi akensinye naa keiu irmosor.

Ore moyiaritin naboitare ake iltunganak naa naponu ake toorishat pookin na keji ake ninye emoyian keishoruaki irkiliku lenyenak anaa emoyian e colera ,ore emoyian e colera naa emoyian naitamoisho nkoshuak na ore entoki nayau naa olchafu teninya oltungani, teninya endaa kegirai ajo teninyaa endaa tangasa ntukuo irnganayio linonok ituinya, mintoki aook enkare chafu ana enkare esilanke, ntokitokie enkare atan itu iwuok, ore si enkai naa moyiaritin orkirobini ore irkirobini naa moyiaritin nashurtakinoi na kefaa na ore oltungani neeta enkitambaa najuitie orkuluk neibung enkutuk teneirog na ore si enkae na ore nkulie anaa nkera kutitik nishopokini fulanani tonkajijik nairobi amu nakata ake mitoki orkirobi ajing oleng niishop nkera namuka mitoki apuo toondapi .